Jogi nitiere e chokruok nyalo bedo ni en chokruok mar chama kata mar arambe, nyalo bedo kendo ni en chokruok mar lemo kata mar praise and worship, tonyalo bedo ni en discussion magitimo mar topic mora mora, to kendo onyalo bedo ni magi osiepe mobiro kamoro achiel go mbaka to kendo gikadho time to kendo onyalo bedo ni en somo ma gibiro timo, gibiro mondo oupnjgi gikmoko mopogore opogore, kendo onyalo bedo ni magi couples ma ipuonjo dak mondo ging'e kaka dak en ,to gik monego bed ni gitimo ka gin kamoro achiel seche duto.

Maendi en puodho mar michele. Ng'iso ni en kaonti mar Kisumu. King'iyo maber tineno ka nitiere pi mang'eny e puodhoni. Cham madongo e pi mange'ny kamae ena ena michele. Jogo manitiere puodhoni pidho michele, to king'iyo maber to en kamaber ahinya nikech jogi te golo kata yudo cham mar michele. Michele en achiel kuom cham ma jokenya ohero ahinya to kendo yudo kata tiyogo mang'eny e chiemo. To kendo en achiel kuom cham ma usore kendo ma kelo pesa ne joma pur purogi to kod sirikal. Ka inyalo penja to an anyalo nyisi ni maendi chalo Ahero.

Maendi chalona puoth ogada, ochalona puodho ma opidhe ogada mang'eny. ogada en chiemb dhiang',koro ng'iso ni maendi en chiemo mopidhi mondo dhiang' ocham. Diere kanyo king'iyo maber to ifwenyo kata inyalo fwenyo ni nitiere mong'adi nyiso ni ogada ni osebedo ready mondo ogol e puodho to inyalo mi dhiang' mondo ocham.

Maendi chalona kinde moko mane korona odonjo e Kenya ka. Korona en tuo marach ahinya mane obiro to kendo ne onego ji mang'eny ahinya e Kenya ka. Bag begegi gin bege ma iting'o godo ji, joma othoto kendo ka ing'iyo maber to jogi oruako mask nyiso ni jogi joma othogi osebudho ahinya to kendo gise chako golo arufu marach. To kendo ochalona kinde mane nitiere kod scandle mar Pastor Ezekiel to kod osiepne moa Tanzania ndalo mane ji ok chiem ka giwere gibedo kech to kendo bang'e moko ne otho marach ahinya. Gik mang'eny nowachore to gimoro achiel mane owuok ma clear en ni en cult mane timore e compound mar pastors gi. Ariyo go gin kuom gik ma aparo ni timore e pichani.